Haha nĩ ciana cia cukuru ireheirwo iratũ ta rĩngĩ nĩ mũtetu akĩenda gũcituga kana gũcikenia , reke njuge nĩ wega kũheana kĩndũ kana indo na nonyende twĩrute na kĩrĩkanĩro waheana na guoko kũmwe rĩ, ndũkareke gũkũ kũngĩ kũmenye atĩ nĩ waheana, tũrehoka atĩrĩrĩ to iratũ tu makũheo ona nginya irio rĩ no makũheo, andũ ta ũtongoria mena ũhoti ũcio, nĩ ũrakĩona atĩ hatirĩ mwana ũtarenda kwona iratũ icio tondũ nĩ ma nĩ akenu mũno.

Haha nĩ handũ hanĩkĩtwo mboco, mũthuri ũmwe nĩ kũhuha mboco arahuha, amwe no kũgetha maragetha, amwe mena makũnia ma gwĩkĩra mboco. Na nĩ cironeka mboco ici nĩ nyĩngĩ mũno nĩũndũ nĩ macirĩmĩire na njĩra njega mũno. Nĩ ũrakiona mena nginya mbũri, no kũrĩa irarĩa nyeki. Kwĩna nginya mĩtĩ na nĩ mĩega mũno tondũ nĩyo ĩrehaga mbura. Nĩ ũrakĩona mena kĩandarũa kĩnene mũno na nĩkĩo kĩa mekĩrĩte mboco ciao kwarĩra hau thĩ, nĩgetha ciũme na njĩra njega.

Waru warĩkia gũkũra nĩũgethagwo, tũĩtaga andũ akũgũra waru, magoka na makũnia ta marĩa nyendagia na magabokera waru makũnia-inĩ, gĩkũyũ-inĩ twĩtaga andũ a wĩra, makaruta wĩra wa kwenja waru, tũkamarĩha mbeca, nĩ wĩra wĩ mĩnoga mũno tondũ warucikoragwo cĩ na kiro mũno. Na twendia rĩ nĩtuonaga ũmithio wa waru ĩyo, nĩ wĩra wega mũno wa ũrĩmi. Arĩmi rĩmwe nĩmakayagĩra thirikari gwaka kĩganda kĩa waru nĩgetha rĩrĩa magetha rĩ makona gwa kũiga ngĩnya mbei ya waru ĩyo rĩ yagĩre. Na no mendete waru ĩyo rĩ, yongererwo indo nyingĩ ta gũcinwo nginya na maguta nĩgetha irehe umithio mũingĩ makĩria na nĩgetha mũrimi witũ atonge.

Ici nĩ ng'ondu, hena ciĩna rangi mwerũ na hena ciĩna rangi mũirũ. Cironeka cirathiĩ rũru, na nĩcironeka ciĩna mũrĩmi, tondũ nĩũrakĩona citirĩ na mĩkwa ngingo-inĩ. Na ici-rĩ, ciĩna mĩrĩ mĩega tondũ, nĩcironeka imwe nĩ ndungu mũno. Mũrĩmi ũyũ-rĩ wacio-rĩ nĩoĩ kĩrĩa cirabatara, nĩguo ciagĩre ũũ. Nĩũragĩciona nĩ nyingĩ, kuoguo-rĩ mũrĩmi ũyũ-rĩ nĩebangĩte wega akamenya egũcirĩithia, ta rĩngĩ endie imwe, nĩgetha ahote gũthomithia ciana ciake atarĩ na wagagu.